Mawatho ma thirikari nĩ mahutagia thogora wa thamaki, kwa mũhano, watho wa gũtiga ũtegi wa thamaki iria-inĩ, ũtũmaga thamaki igĩe na goro, tondũ wa ũnyihu wa thamaki thoko-in,ĩ hĩndĩ ĩyo andũ makoragwo makĩendia goro tondũ gũtirĩ kũndũ kũingĩ cirauma.

Ũrĩmi wa thamaki ti kaingĩ ũteithagia wonjoria gĩcigo-inĩ gĩakwa. Gĩtũmi nĩ tondũ wa wagi wa maĩ na gĩthomo kĩiganu kĩa ũrĩithia wa ũrĩmi. Thirikari no ĩteithie mũno ĩngĩrehe maĩ matũra-inĩ na ĩngĩthomithia andũ ũhoro wa ũrĩmi wa thamaki.

Mũthemba ũrĩa niĩ nyendete wa thamaki nĩ Tilapia, mũthemba ũyũ wa thamaki wonekaga raithi thoko-inĩ nyingĩ cia Kenya, na thogora wayo nĩ ũbacagĩrĩra mũhuko wa mũndũ, ndĩkoragwo na goro thokoinĩ o ciothe, na ningĩ kũrĩa irĩmagwo nĩ arĩmi aingĩ marĩmaga, na no ũcione mahinda-inĩ o mothe, thokoinĩ o ciothe.